adolita tena pisha nkera naaiputa enchipai iltauja lenye, egira aashipakino naa enkisulata naa nashomo aaya, tenkisuma enye. entoki sidai enkisuma too nkera kunyiyik.

ore enaasita kulo payiani enebo wena siankiki, egira aayier edaa eitumia enkima orkek naata oitok okuni. eyiarita enkurma, entoki naa ena naasa leng too nkaulele arashu tenepuoi aiguran empira arashu naa teneidurieki nkishu roncho.

eitururtoe naa kulo maasae lang egira, aapuo aas esiai enkiremore eashu esiai eunore orkeek. naa ebae etipat ena oleng amu, eshomo aramat enkulupuoni, metaa mepuku irkejek torok. oinyial enkop, ore enkae tirii teneedoru kulo keek aaku sapukin nishhoyo oloip oyengiyengie irmaasae onkishu enye.

irng'anayio naa kulo litum teniramat entasat naa ino matejo nanuta. ore nabo ,elo areten intaae pokira pee ipopuo aang'amu enkerai naserian nemeeta eleyiata. ore eniare, elo sii areten, inkanashera arashu ilalashera leina kerai naini tenebo oloo nkakuyia enye.

iltururi naa kulo ooshumieki iropiyiani, looltungana loo mpukunot pookin. ore tena pisha era kulo tururi looudo, etii ele loormalimuni, etii naa sii ninye olturur looltungana ooirem edaa. netiii ele turur loo kulo payiani oogira aayaki iyiook eseriani tenkop ang anaa irpolisi.